Ũyũ nĩ ũrĩmi. Ũrĩmi nĩũgũtũma andũ mahote gũkũria irio ciao citarĩ na chemicals. Ningĩ nomakũhota kũhe kamwanya andũ matarĩ na wĩra magiĩ wĩra wa kũrĩma. Ningĩ nĩĩgũtũma andũ mahote kwendia irio ici kũrĩ mathoko koguo kũhe arĩmi mbeca.

Irio iria nyendete kũrĩa nĩ mũkimo, mũkimo ũthondekagwo na mbembe, mboco, waru, marigũ, kanyũria. Icio ciothe ithondekagwo gwa kũrugwo atĩrĩrĩ, ũkoya mbembe, mboco ũgaciĩkĩra thaburia-inĩ cikamba cigatherũka cikahĩa. Ũgacoka ũkoya icio ingĩ ũgacitukania, marigũ, kanyũria na waru. Kũrĩ andũ mangĩenda gwĩkĩra mũrenge no mekĩraga. Arabu ũgareke cihĩe ũgacoka ũgacikima cigatuĩka mũkimo. No handũ ha gwĩka ũguo wothe no ũthiĩ mũkawa -inĩ ũcigũre cirĩ nduge. Nĩ kũringana na wendi waku rĩu hau.